Irio ici nĩndĩcirĩaga, na njĩra hũthũ mũno, na harĩa ũngĩrora mbica ya mbere, nĩ irio cigĩtwo bakũri-inĩ, na icio nĩ ndĩgĩtwĩkaga wa gũcioya, ngekĩra thani-inĩ, ona haha thĩ, nĩnguona nacio ci mbakũri-inĩ, ngonya, ngekĩra thani-inĩ, orĩngĩ, haha kĩanda nĩnguona harĩa hea ice cream ĩno nayo ĩkoragwo ĩ hehu, na nĩrĩ cama mũno, na nĩ njega, na ĩyo nogũcuna mũndũ agĩkoragwo agĩcũna, ũngĩrora mwena ũyũ ũngĩ wa mbica, kwĩna ciero cia ngũkũ, iria cingĩ irugĩtwo wega, na cihana cina cama mũno, ici nĩ ciero, na nĩcihana gũkorwo ciĩ njega mũno, na nĩ, na nĩndikie kũrĩa kwĩna ngano, nĩgetha cigagĩkorwo cikiumĩra ciĩna hana o ũguo cihana.

Irio ici nĩndĩcirĩaga na njĩra hũthũ mũno, na irio ici nĩcihana gũkorwo cina cama. Na, ũngĩrora nĩ thamaki na kachumbari, harĩa hena mboco ĩrĩa igĩkĩrĩtwo maguta marĩa magĩtagwo ma coconut, na cabaci igĩrĩ ndungu haha. Na, nĩngĩtuĩkaga wa kuoya cabaci, na ngamĩhutithia harĩa tũboco-inĩ, ningĩ ngoka haha harĩ kachumbari, ngoya kachumbari kanini, ngoya ona nginya thamaki ngaikia kanua ngacama ũrĩa cihana. O rĩngĩ nĩthiaga ngarora harĩa thani ĩrĩa ĩna mboco, ĩna maguta marĩa ma coconut, makoragwo mahana iria iria na me cama mũno, na nĩmongagĩrĩrwo gacumbĩ kanini gũtũma nĩgetha cikorwo ciĩna cama ona cigĩkorwo cikĩrĩka o wega.

Indo ici nĩcimenyagĩrĩrwo na njĩra hũthũ, naa ici nĩ iria ciĩtagwo na Gĩthũmngũ cucumber. Naa, cucumber nĩyendekanaga ũkamĩiga handũ ĩtegũkorwo ĩkĩrĩo nĩ mbĩa kana ĩkĩrĩo nĩ tũgunyũ kana tũtambi o harĩa ĩngĩkorwo ĩrĩ, naa ĩkenda ĩkaigagwo ona handũ hatarĩ na rugarĩ mũingĩ, kana heho nyingĩ no nĩ handũ hena rĩera rĩigananu. Na, ũngĩrora mũndũ ũyũ, indo ici ciake nĩ cia thoko na nĩagĩkoretwo agĩcimenyereire wega, ona ũngĩrora nĩ ta rĩ hĩndĩ nĩ kwendia arendia, nĩ hĩndĩ agĩkorwo ahingũra wĩra, akorwo agĩethera bamĩrĩ yake gĩa kũrĩa hwa-inĩ kana ona gĩagĩkorwo, akorwo magĩkĩra mĩciĩ-inĩ kũu kwao.

ĩ niĩ nondarĩrie nĩkĩĩ kĩrathiĩ nambere haha, tondũ nĩũkuona haha nĩ rũhuho, rũkĩte rũkahuruta mbembe ici na njĩra ĩmwe nene mũno, na cigatwĩka nĩ mbembe ciakĩremwo nĩ kwĩrũgamia, cigakorwo cikĩinama, no cingĩkorwo nĩcigũkũra wega, cigakĩheo thumu, na bataraica, nĩ cigũkorwo ci cia kũrũgama, no nĩkũronekana hau cikinyĩte, mũrĩmi ndanakorwo agĩcinengera bataraitha, kana thumu, nĩgetha gũciongerera hinya, ona wa gũkorwo cigĩtoria rũhuho rũu, na nĩũkuona nĩ mbembe hĩnju, tondũ citibatiĩ, gũkorwo ciĩ hĩnju ciĩ ndaihu ũguo, nĩcibatiĩ gũkorwo ciĩ mbembe, ona cikĩongereire kĩro, na mbembe ici naikĩonekana citigĩtigĩtie hanene gũkorwo cigĩciara.

Kĩndũ gĩkĩ nĩndĩkĩonaga kaingĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa, na nĩndĩkĩhũthagíra na njĩra ya gũkorwo ngĩkĩrĩa, nĩgetha gĩgagĩkorwo gĩgĩ kĩnyongerera hinya mwĩrĩ-inĩ wakwa, ici nĩ, ũyũ nĩ mũcere ũrĩa ũgĩkoretwo wũigĩtwo ngonia-inĩ, na rĩmwe ũgakora nĩ yumaga kũrĩa mwea, na mũcere ũcio ũgakoragwo wĩ mũcere ũmwe mwega mũno na mũcere wĩna cama, na ũthiaga ũgakora endia a nduka nĩo magũraga ũũ wĩ mũingĩ, nĩgetha magakorwo magĩtwenderia gacunjĩ o karĩa mũndũ aragĩkorwo agĩbatara, okorwo nĩ kirũ, kana nĩ quater kana nĩ nuthu, kana ni three quater rĩmwe nĩũthiaga ũgagĩkora mũndũ nĩabaragĩbatara ona makĩria ma kirũ ĩmwe, na agagĩkorwo nĩagũgĩkĩgũra kirũ icio ciothe, iria aragĩbatarania, gũkorwo arĩ na cia kũhũthĩra nyũmba.

Kĩrĩa niĩ nyedete haha thoko-inĩ ĩno nĩ kuona nĩ thoko ĩna ĩna indo nyingĩ, na nĩ kuona ĩna biribiri, iria ciĩ harĩa mũico biũ, na haha hena biribiri ingĩ ndungu, mũico ũrĩa bado harĩ ona ingĩ na hena ici ciĩna rangi ũyũ ũyũ ũtarĩ ũyũ ũtarĩ mweru, na kana rangi ũyũ ũtarĩ wa green, na ici ingĩ nĩcirakĩonekana ti njĩru, no nĩcigĩkoragwo ciĩ ndũrũ onacio. Na, iria niĩ ingĩkorwo ngĩenda, nĩ iria ciĩ kũrĩa mũcio, iria ndune, na haha bado haha ũngĩrora hena iria tũgĩtaga na Gĩthweli mabenda. Mabenda nĩmakoragwo mena cama mũno na nĩcikoragwo ciĩ raithi, na nĩ njega mũno cia kũrĩanĩria na ngima kana ona kũrĩanĩria na cabaci, no nĩcikoragwo cikĩhana kĩmira kĩmira, no nĩciũkaga wega rĩrĩa ũngĩkorwo nĩũrakĩgũra nyama ũkorwo wĩ wa gũtukania nacio na ũcirugĩre ngima ĩmwe ya gĩthĩi njega mũno.

Maũndũ marĩa ma kũngenia haha nĩatĩ nĩndĩrona ũyũ nĩ mũrĩmi, na mũrĩmi ũyũ nĩaronekana nĩa, ti mũndũ mũkũrũ, na ena mũgũnda ũmwe mwega mũno, na nĩakoretwo akĩhanda, na ahandĩte mboga, mboga iria cirakĩoneka nĩ thaka mũno, na mboga imwe iria ikoretwo agĩcithondekeire mũgũnda wake, na agacihe maĩ maingĩ, na agacihe na kĩndũ twĩtaga sprinkler na mbegũ ici ciake nĩũrakĩona nĩ ikũrĩte, na njĩra ĩmwe nene mũno, o harĩa rĩngĩ ũgĩthiaga ũkona, mbga ici, nĩagũkorwo akĩendia, agĩũka kwenderia atumia a thoko, na agakorwo e wakuona ciringi, getha ona bamĩrĩ yake, ígakorwo ĩ yakũrĩa, kana ona ĩya kũmagũrĩra nguo ici thaka, onake ũngĩrora ũrĩa ehumbĩte, nĩ mũrĩmi mũthaka, onake no ũkĩ, onawe, noũkene ũngĩenderio nĩ mũndũ take.

Maũndũ marĩa mangenagia haha rĩrĩa ndona ũũ nĩatĩ, ũyũ nĩ mũrĩmi mũrĩmi mũnini, mũrĩmi mũthaka, mũrĩmi wĩna mũgũnda, mũgũnda mũnene. Na, mũgũnda ũyũ wake ũngĩona nĩahandĩte mboga, mboga ici nĩũrakĩona nĩ thaka, na nĩcigĩkuhĩrĩirie kũgethwo, na mboga ici nĩegũkorwo akĩendia agathiĩ atware kwenderia atumia a thoko nĩgetha agĩkorwo akĩona mbeca ciake kana akĩona ciringi yake o harĩa hothe angĩkorwo arĩ, na nĩgetha akorwo onake nĩaragĩkowo akĩhota gũgĩthiĩ na mbere na mũtũrĩre wake, na bamĩrĩ yake onake ĩgagĩkorwo ĩ ya gũkenera wĩra ũrĩa baba wao aragĩkorwo akĩruta, na nĩũrakĩona mũgũnda ũcio nĩ wĩna maĩ maingĩ mũno nginya marĩa maragĩthaka kũrĩa thutha.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrĩ na bata rũrĩrĩinĩ rwakwa nĩ atĩ, ũngĩona gĩkĩ nĩ kĩwanja na kĩwanja nĩ kĩrĩa gĩkoretwo gĩa kũrĩithĩria kana ũkĩenda kũrĩma nĩ ũkũrĩma na ũrĩa kĩhana thaa ici nĩ kĩega mũno gĩa gũkorwo ũkĩrĩithĩria ng'ombe. O rĩngĩ nĩ ũgũthiĩ ũkona to ng'ombe ona mbũri kana ng'ondu no ikorwo ikĩrĩra haha bata nĩ atĩ ũkorwo nĩ wũirigĩte mũico mĩgũnda wa ku wothe ona mũico kana mahiũ maku matigagĩkorwo nĩ makuma mũgũnda-inĩ ũcio waku, makorwo nĩ magũgĩthiĩ kũu nja kũrĩ barabara kana kũrĩ ndũrĩrĩ iria ingĩ kana ũkona nĩ cia thiĩ, rĩmwe nĩ cia thiaga nginya kũrĩ arata arĩa ũtendete na magakorwo nĩ makũhithĩra mbũri kana ng'ombe ĩyo.

Ũrĩa ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ nĩ atĩ, haha nĩnguona ũyũ nĩ mũrĩmi, na mũrĩmi ũyũ nĩ mũrĩmi wa mboga, na mboga ici ciake nĩciragĩkorwo cikĩmera na njĩra ĩmwe thaka mũno, na ũngĩrora, nĩ mũrĩmi wĩna ũtaramu, kana mũrĩmi mũthomu, na kũringana na ũrĩa ũrakĩona agĩkunĩkĩire nyeni ici ciake na nyeki, na nyeki ĩno nyũmũ, na nyeki ĩno nyũmũ nĩteithagia maĩ matigagĩkorwo magĩkĩũra mũno, kana magĩcinwo nĩ riũa kuma tĩri-inĩ, magakorwo me ma kũrĩra, o rĩngĩ, nĩnguona mũrĩmi rĩu, ena kĩcigo kĩnene kĩrĩa agĩkoretwo akĩrĩma, na nĩkuga, ndangĩkorwo nĩagĩte, na kũrĩa arĩrutaga maĩ, o mũthenya o mũthenya, nĩgetha agagĩkorwo e wa gũcitĩrĩria, nĩgetha cigagĩkorwo cigĩkũra wega, na bado, agagĩkorwo agĩciendia, na akenderia o na atumia, a thoko, kana onake kana arĩmi arĩa angĩ, kana ona arĩa mangĩkorwo marenda kũrĩa.

Niĩ marĩa ingĩhota gũtarĩria ngereire ngĩhũthĩra kĩndũ gĩkĩ ĩno nĩ njũkĩ na njũkĩ ti kũhũthĩrwo ĩhũthagĩrwo, njũkĩ nĩ kĩrĩa mũndũ atabatie agĩka nĩ kũmĩcogotha, na njũkĩ nĩ ndagĩcemanirie nacio rĩrĩa ndarĩkũrĩa mwena wa kũrĩa Malindi na njũkĩ cia gĩkorirwo nĩ cia kũndatha kĩongo na nĩndaiguire ruo mũno na nĩ ndirikanaga mũthenya ũcio nĩ gũthiĩ twathiĩte gũcera handũ na twathiĩ kũndũ kũu nĩ ndathire mena kũndũ mena ũkĩ na tũhĩthiĩ atĩ kũgetha ũkĩ na tũgĩkora njũkĩ nĩ hĩndĩ ciĩ kũu na nĩ twakorirwo tũrĩ andũ a kũrathwo nĩ njũkĩ icio, na njũkĩ cia kũratha nĩ citigaga mũigua na mũigua ũcio ũngĩaga kũũruta nĩ ũthiaga ũkaimba na waimba mũno nginya nĩ ũthiaga nginya thibitarĩ ũgatuĩka nginya wagũthiaga na dawa rĩu.

ĩ nĩ harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ, nĩatĩ nĩũkuona, ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno, na ũndũ ũyũ rĩ, ũngĩrora nĩ ũrĩmi, na ũrĩmi wa thibinĩnji, na thibinĩnji nĩ thũkũma, kana manyeni marĩa magĩkoragwo makĩrĩo na ngima, na makoragwo na cama mũingĩ mũno, o rĩngĩ ma thibinĩnji, nĩ makoragwo me mega, na magakorwo atĩ, nĩmegũkorwo makĩrĩo na ngima, na thibinĩnji maya,m ũrĩmi ũyũ ũngĩrora, nĩagĩkoretwo agĩcihanda na njĩra ĩmwe ya ũtaramu, kana njĩra ya kũhũthĩra baibũ, kana mĩkebe, ona mĩkebe hamwe, agekĩra tĩri, ũrĩa ngwĩciria nĩho ĩkoragwo kũ thĩiniĩ ekĩrĩte , mbando o tĩri, na nĩũgakorwo nĩ agĩkũhe maĩ, na cigagĩkorwo nĩciagĩkũra wega, na ũrĩa cigĩbatiĩ, na hĩndĩ ciothe nĩcikoragwo cigĩ ciĩna nyeni ciĩna riri na cigũkorwo nĩcirĩ na irio ciĩna ikĩro njega mũno.

Ũndũ nĩ ũcenjetie gĩcigo-inĩ gĩakwa na mahinda nĩ gũkorwo atĩ thikũ ici andũ nĩmaragĩkorwo makĩrĩithia ng'ombe no ti ta tene ũrĩa magĩkoragwo makĩrĩithia, tondũ thikũ ici nĩ ũrakĩona andũ mararĩithia ng'ombe, nĩ mararĩithia ng'ombe ciao mahingĩire, kũndũ kũrĩa citakoragwo ikĩũrũra kũrĩa nja kana kwohwo ta mbũri, na ũgakora, atĩ andũ nĩ maingĩhire mũno na ithaka cigĩthira na iria citigarĩte nĩ cia andũ arĩa mangĩkorwo mena mbia nyingĩ, ta gwitũ mũciĩ, cũcũ ũrĩa waikaranagia na ithuĩ hau kĩanda nĩ akĩrĩ na ng'ombe, na thikũ ici ndikĩinaga ta thiaga kũmĩruta kũu nja, nĩ tondũ nĩ gwakĩihũrire andũ thaa ici ona gũtirĩ na iwanja irĩa cia gũthiĩ gũkĩrĩithĩria ng'ombe ta hĩndĩ ĩrĩa ya tene, ta rĩrĩa twa thamagĩra mwena ũcio wa Mũrera.

Maũndũ marĩa ndĩrona makĩngenia haha nĩ atĩ, ũngĩrora ũyũ nĩ mũgũnda na mũgũnda ũyũ ũngĩrora nĩ hĩndĩ wa kĩrĩkia gũkorwo ũkĩrĩmwo na mũgũnda ũyũ nĩ hĩndĩ wa kĩrĩkia kũhingũrĩrwo maĩ na ũngĩrora nginya mũrĩmi ũcio nĩ mũrĩmi mũkenu mũno, nĩ atĩ nĩ akorwo akĩona atĩ maĩ nĩ magĩkorwo makĩingĩra mũgũnda-inĩ wake, na maĩ nĩ magĩkorwo magĩthakara mũno na irio iria angĩkorwo akĩhanda harĩa nĩ cigũkorwo ciĩ irio cigũkũra na gĩkĩro kĩnene na cigũkũra ciĩna rĩrĩ mĩũngĩ mũno na ciĩna ona mabataro marĩa mũndũ angĩbatara kuma irio-inĩ icio nĩ agũkorwo agĩciona, bata nĩ akorwo agĩcitĩrĩria thumu na bataraitha, na agagĩkĩra kanyeki harĩa mĩri-inĩ tĩri-inĩ nĩgetha riũa ritigagĩkorwo nĩ rĩa kũnyua maĩ marĩa tĩri ũyũ ũngĩkorwo ũnyuĩte mũthenya, nĩwega agĩkorwo akĩgetha na agagĩkorwo akĩona ciringi yake thutha wa kwendia kĩrĩa angĩkorwo agethete kuma mũgũnda-inĩ wake na mũrĩmi mũgĩ ũyũ.

Ĩĩ niĩ no ndarĩrie nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere haha , nĩ atĩ nĩgũkora gũkũ nĩ mũgũnda ,kana ĩno nĩ ĩrĩa twĩtaga show ya ngombe, na nĩ ũthiaga na ngombe yaku gũkũ, ũgagĩkorwo wĩ wa kũrania ngombe yaku kana nĩ ũrakĩenda kũmĩendia, kana ona rĩmwe nĩgũkoragwo na macindano ma ngombe , na nĩ ũgĩthiaga ũgagĩcagũra ngombe ĩrĩa ũragĩkorwo ũkĩenda, macindano namo nĩmakoragwo me ma kũrora ngombe, ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩ nditũ, kana nĩ mũrĩmi ũrĩkũ angĩkorwo akĩrĩithia ngombe yake wega, na agagĩkorwo wa kũgĩa na kĩheo, na ngombe ici nĩ ũgĩkoraga nĩcikoragwo ciumĩte kũndũ kũraihu mũno, tondũ nĩ ũkoraga , nĩciũkaga rĩmwe nginya na marori , kana ona makari maya manene manene , marĩa ciũkaga cikuĩirwo haha thutha , na ngombe ĩgagĩkorwo ĩyagũkena onayo nĩgũkorwo ĩgĩceracera ona matũra-inĩ na ona kũrĩa kũngĩ, na nĩgetha mũrĩmi onake agakorwo wa kuonania, hinya na ũhoti wake wa kũrera ngombe yake.

Aah, irio ici nĩ njega mũno, na irio ici nĩ cirĩ cama. Irio ici-rĩ nĩ cabaci na mboco, na ici nĩ irio iria mũndũ agĩkoragwo akĩrĩa mũkawa-inĩ kana ona harĩa agĩkorwo arĩ, akiumĩra wĩra-inĩ kana rĩrĩa agĩtua gũkiuga arũme ranji, na ũngĩrora irio ici, nĩ irio imwe njega mũno, na irio ici nĩciteithagia gũkũnyitĩrĩra nda. Na, o rĩngĩ nĩũgĩthiaga ũkona irio ici nĩciakĩgĩire goro mũno thikũ ici, tondũ nĩũgĩthiaga ũgakora irio ici atĩ ũguo mũndũ ũcio acinyitĩte to gũkorwo anyitĩte cabaci igĩrĩ naa mboco icio na akorwo akĩenderio na ciringi igana rĩmwe, na ũngĩrora nĩ goro, tondũ kwĩ rĩmwe twagũraga irio icio ona ciringi mĩrongo ĩtandatũ, nĩgũkorwo nĩ ciarĩ irio njega mũno na hĩndĩ ĩyo mũtũrĩre ndwagĩthiĩte igũrũ mũno na nĩ wega no nĩtũkiugaga mũndũ ũcio no nginya agakiuma hau.

Ũndũ ũyũ niĩ no ndĩmuganĩre gĩtũmi kĩa kwenda kana kũmena ũndũ ũyũ, no niĩ hakwa nĩ ũndũ ndĩwendete tondũ ũngĩrora andũ aya, aya nĩ andũ arĩa metĩkĩire gũka gũka gũthiaga thokoinĩ magagĩkorwo magĩetha kũrĩa ũboco wao wa o mũthenya ũgũkorwo ũkiuma kũoguo nĩ ũndũ niĩ ingĩhĩmbĩria guoko na ingiuga ũthiage na mbere gwĩkwo. Na ũndũ ũyũ rĩ ni ũgĩthiaga ũgakora mũndũ ona nĩarakĩgĩa mbeca nyingĩ na angĩhota ona kwĩrũgamia nĩagũkorwo ewagũthiaga kũndũ kũnene. Na ona mũndũ wa rori nake nĩakĩonaga wĩra nĩgũkorwo nĩarakĩrehe mĩrigo hamwe na andũ arĩa marakiuma kũraihu na mĩrigo ĩno nĩũkĩonaga ta haha nĩ ũngirora hahana Gĩthurai no ũrore wone rori ĩno ĩna meroni na nĩ hĩndĩ ĩragĩkorwo ĩrakiumĩte ona kũria Malindi.

Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ bata rũrĩrĩ-inĩ rwaka nĩgũkora atĩ, rĩu ũyũ nĩ mũtumia, na mũtumia ũyũ anyitĩte ngũkũ ĩno, na ũyũ nĩ ũrĩmi kana ũrĩithia wa ngũkũ, na ũrĩithia wa ngũkũ nĩ ũrĩithia mwega mũno, tondũ nĩ ũgĩthiaga ũgakora mũrĩithia ũcio wa ngũkũ, nĩ agĩthiaga rĩmwe agathiĩ akona mbeca ciake ciaingĩra, nĩgũkorwo akĩendia ngũkũ icio, kana rĩmwe agagĩkorwo ena mahĩa ma ngũkũ ĩyo, na rĩmwe nĩ agĩthiaga agakora ngũkũ ĩyo nĩ ĩrakĩrĩa irio nyingĩ mũno, rĩrĩa ĩrakorwo ĩgĩkũra, na biacara ĩno nĩ njega mũno ya kũrĩithia ngũkũ, tondũ nĩ ũthiaga ũgakora, ngũkũ rĩ ona akorwo nĩ ĩkũrĩa irio nyingĩ, nĩ ũgũkorwo ũkĩmĩendia mbeca nyingĩ nyingĩ, tondũ nĩ ũkoraga ngũkũ anyitĩte ĩngĩkoragwo ĩna kĩro nyingĩ, nĩ agũkorwo wakũmĩendia na ngiri, ngiri igĩrĩ, kana ngiri ithatũ, tondũ ũngĩrora bata nĩ ũrĩa angĩkorwo amĩrĩithĩtie ngũkũ yake, na ĩgakorwo ĩna riri, na ĩgakorwo ĩ jogoo nditũ , na ona ĩngĩkinya mwera, na ĩnengere mwera itumbĩ rĩega, na mwera ũgakorwo wĩ mwega mũno.

Ũyũ nũ ũrĩithia wa ngũkũ, na ũríĩthia wa ngũkũ ũngĩona haha, nĩ atĩ ũyũ nĩ mũrĩmi na mũrĩmi ũyũ nĩ agĩkoretwo akĩigĩte ngũkũ nyingĩ gũkũ gwake, na nĩũrakĩona ngũkũ ici nĩ ngũkũ nyingĩ, na nĩ igĩkoragwo ikĩrĩa irio nyingĩ, na ngũkũ ta ici nĩ iragĩbatara mũndũ agĩkorwo ena ũmenyo mũingĩ, na gũkorwo ethuthurĩtie kana ena ũhoti wa gũkorwo agĩcirĩithia nĩ tondũ, ngũkũ ici nyingĩ ũũ nĩ igũkorwo ikĩrĩa irio nyingĩ mũno, na nĩ igũkorwo ikĩrũma irio nyingĩ mũno, na ũgakora nginya rĩmwe no cikĩhumie nginya mũrĩmi okorwo nĩ cigũkorwo ikĩaga gũkĩgũrwo. Nĩ kũrĩ arĩa mabatie magĩkoragwo makĩgũre, nĩgetha ũgakĩonaga mbeaca cia gũkorwo ũgĩũka kũgũrĩra ngũkũ ciaku irio. Na ingĩrora haha niĩ ndirona handũ ha maĩ, na ngũkũ icio mũrĩmi nake nĩ agĩcirekereirie, tondũ nĩ ũgĩbatie gũkorwo ũkiona kũndũ kũrĩa iragĩbatie kũnywĩra maĩ, itagũthiĩ gũthĩnĩka handũ haraihu.